Ore embae nagira aasa tenewueji naa etii orpapai otakedo emisa naa ore ilo paapai naa kegira apik ositima enkaji niaku keeta ebulb nagira aibung peyie ibungie onena wayai ositima peyie etumositima ae atua aji nitawang enkaji enye.

Kesidai oleng tenepiki kulo tirafik light orbaribara, amu, keret iltung'anak torbaribara metaaku mekumoku ajali torbaribara amu, keutaa ilderefani logarrin, eneikunari tenepuo amu, ketii olojoki entashe tenedol ajo meserian dukuya. Niaku, enetipat oleng kulo sitimani lorbaribara.